iyiolo oltungani teneyieu nees ena siai na keyieu eng'eno kitok. amu keyieu naa keyiolo esabu, neyieu neyiolo aisuma, ikarna, neyiolo aigerisho pee etumoki ataasa ena siai, amu tenaa inken intokitin nayutua ngarin ,ashu natipikaki egari lasima pee iyiolo esabu niyiolo aigero.

yiolo ena siai naa enetipat temurua ang amu ketum iltunganak esiai nigeri iltung'anak loipanga kulo olan tiatua enkaji nisho sii iltung'anak metaa ketum nena masaa tentaani aketum tewueji netaana nitinyiku iltung'anak irbiasharani metinyiku emurua nilepu esiai temurua neponari imasaa temurua tenkarake ena siai.

aketii nduat napaasha naipirta ena siai amu kidimi aitumia oljiko loonkuk amu ketii emurua nkuk ketii irkieek loitayunyieki nkuk , kulo kiek otoito , nepeji netumi inkuk . yiolo sii tenkaraki ositima lotijingwa emurua naa kidimi aitumia ateyierisho tekulo tunganak lotayielito esiai ena rishata . nidimi sii aitumia orgas aakeyay ake town nepuoi aiput.

Ataasa apa ena siai tenkiterunoto ele ari kinotote olchoreta lainei erisioti ai, nekipuo eneti enkare netii ewoi niswambilieki, nekishomoita apa kipuo ashipakino enjing'ata olari entariki nabo, nekipuo nekiar enkare nekisuambir nekishipa oleng'.

Yiolo ena siai, naa keyou enkitobirata sidai, akeyiou naa keuni olchamba, neturi olchamba neuni mbuka arashu enkae daa pookin enkata naati enkare, ore enkata nemeetae enchan nebukokini enkare yiolo enoshi kata tenebulu eria, nedotuni, nitoburakini neoshi olchani, neanyuni metubulu nenyae.

Yielo ena ndaa naa keiyeu naa kaituuk enkaik einen naing'oruu enkijiko, naing'oruu enkaalem naton te mesa atabaaraki. Neeku kaidung'dung' ena ndaa tenetii naiyeu nedung'i naishiip tena nkijikoo o lala nanyaa. Yielo endaa nanarikino naibung' te nkaina naibung' amu kesafii naa enkaik ainen, naishipakino endaa ai. Naa tanaidiip naaok enkare arashu aaok soda naitojorie.

Yiolo ena baye naa kelo egira alo aibelekenya, akisumi iltung'ana eniko tenitumia kuna mashinini airemishore arashu aturushore neeku iltung'ana ng'eni egira enkop aibelekenya, neyiolou aturushore naa keyauni sii mashinini naapashari, naata enkibelekenyata ng'ejuk egira nkolong'i apuo.

Kishoru ena baye metuuni ilchambai neuni ntokin naijo mpoka, irnyanyak, inkitung'uuni, neeku iyiolo enkata nemeetai enchan nebukokini ena are nena poka. Keretisho sii amu yiolo too laramatak laijo iyiok, naake ewokisho nkishu wo ntare wo nkera tiaulo, neeku mepuo ntokitin nkador nemepuo sii iltung'anak aapuo awoku silankeni arashu nkariak orkejek.

Iyiolo ena baye naa keretisho amu iyiolo ele gamet ogamieki imotiok naake eretisho pee mekinya enkima enoshi kata ing'ira adoto emoti arashu tenaa orgali ikurtito naa kekiret pee mekinya enkima. Eretisho sii piitumoki aibung'a emoti aitobiraki nemiintiak tenkaraki enkima.

Iyiolo ena naa kelelek a irpaek lotii enkima, egira oltung'ani aitokitokie irpaek, nitokitokie meoto pee eumoki aikaraanka enoshi kata idipa aoto. Nitumia enkima orkeek amu ninye neeta gharama.

Kitodolu ena ajo keyeu ele tung'ani nitelelek esiai enye aake enapu lolan lenye tena wheelbarrow nemelak ena wheelbarrow neeku meeta gharama sapuk. Nitoki aaku keret ninye osesen lenye amu menapu ninye lolan elelek e enkare aitumia osesen lenye.

Yiolo ena naa studio, aa enirorie iltunganak nelimunyie ilomon oipirta olosho arashu nagira aasa te murua arashu tolosho. Neku yiolo kuna masaa natii atua enaa aji naa inaasieki esiai aa ina nalimunyieki ilomon opito dukuya tolosho.

Yiolo ena bae naa ematatu nanapita iltunganak .Egira ormakangai aitalaku iropiyiani nelakita iltunganak too simui ,nelak irkulie enaa iropiyiani cash .Neaku ematatu ena nanapita iltunganak.

Kidimoltungani atushuma iropiyiani enyenak pelotu kenya atum tenkata emoruawo , naa kidim ashomo enkampuni anaa ene insurance niaku kelak esiana oropiyiani , yiolo kenya enkata namworuau , neponuni aisho nena ropiyiani .Idimsii oltungani anaa kulo ltotii esiai aigerokinoto wena aampuni naatiyie esiai , niaku kedungi iropiyiani esiana ore kenya te moruao enye nishori anaa retirement.

Yiolo ena naa emasaai nakutaki enkijape enkaji napisinga , netum iltunganak enkijape sidai safi neeku yioloena toki naa ene tipat oleng . Yiolo ninye enkata nairowua pemanaa nekutu enkijape, netum iltunganak enkijape tiatua inaaaji napisinga.

Ketii enchipai sapuk ene, amu keshipa iltung'anak loing'orita kulie, egira akwet. Neshipa oltung'ani makeon tenelo neeku ninye oishinda ena kwatata, neshipakino intokiting naishori, nailepunye oltau lenye, enaa zawadi ,neshipakino, nisho oltau oitoki aigil ena kwatata.

Yiolo ena app naa kitodolu ntokitin naas mpesa naret oltungani metaasa. naa indim aterewa iropiyiani nkwapi naapaasha ,indim atushuma iropiyiani anaa te benki e kcb , indim sii ainyiangu bundles lintumia ,indim atalaa isilen niata anaa m`biili ,sukuul neikunaki nejia.

kanyor nanu ena bae amu keret oltungani lemeeta entoki enye sapuk nala ashipakino te nkata orusa. nelo aitiringa ,nelo ashipa niaku keret ena toki nilepunyie irkulie tunganak nisho meshomo iwuetin neitu aikata epuo , netum oltungani engeno .